Wore ena pisha, nadolita embakuli natii ormushele oshulakino endengu nanyori. Naa wore enikuni teneyieri enaduo daa, naa ingas ayierr ormushele orok kando, aa wore taa eninko teniyierr ormushele, naa teniyierr enkilasi ormushele, nipik inkilasini uni enkare. Nitokitok omeishu enaduo are, neeku naa ewo ilo. Wore sinye endengu nanyori eninko teniyierr, naa inkaraanka naa ninye, ingas nidung kirrunguu, nintoki abukoki ilnyanya teneoku kirrunguu, paa ibukoki taa enaduo dengu ino, nipik niana kulie spices pookin naijo royco cube ,nipik shumbi, nipik inkulie akeyie nataa naa iyata.

Ore tenapisha nadolita intare naatii ilaleta kitodolu naa ena nchere osokoni loontokiting ele Kake ore eyia nija nadolita sii ihemai lotii iladuo laleta loontokiting' naitodolu naa nchere ajo eetai supukuu arashu emasho naatai tenaduo wueji naa teniaku naa nija ukunuuno na itodolu ajo ore kuna tare naa naagirai aishooyo tena masho mee naatii osokoni Naa tenadol enadu b'ae nadamu enkata opa nayewuo osenetai le Narok oji enkarna Ledama Ole kina peelotu olosho le kajiado egira aitangasa ena siai naji ake ene broad based government amu eewuo opa neewuo emasho naijo ena nishooyo sii intare tina masho

Ekenyamal oleng emurua natii tesiai osipitalini, arashu di ninye inkwapin onkishu kuna kwapi nama ntaoni, kenyamal oleng tesiai esipitali. Na ore inaimayie nanu agira aing'oru ebaare tesipitali eauluo, na keng'as ninye aku ore sipitalini eauluo, nemetii irkeek. Nitoki si aku metii ildakitarini. Na tenelo tininye petii ildakitarini, ore laduo dakitarini nemetii sipitali inkolong'i pookin. Na ore enaimayie nanu, ashomo sipitali aing'oru irkeek atamoyia, nashomo naa nainepu nanu oldakitari. Kake ore oladuo dakitari, nemenyamaliki iltamoyia duo enaa eneishaakino. Idol ake ipang' sinye aloolo isiaitin enyanak, arashu aitum tinye akeeta nkulie sipitalini naata e private, na kelo ning'ua enaduo oji naasishore esiai, alo nye aigil aing'oru mpisai naponiki aladuo mushaara alakita sirkali. Neeku enyamal oleng emurua onkaulele tesiai osipitalini tenkaraki, esiai naa orkeek, oldakitarini amu meesita sinche esiai enaa enatiu.

Enaikash nanu tenainyiangishore iropiyani oosururuni, alang iropiyani oonkardasini. Naa tenkaraki kuna oitoi are. Wore iropiyani oosururuni, naa engas aaku kiroshiyie embene oleng', neeku naa menapai ninche impisai oosururuni, enaa enanapai impisai oonkardasini. Neeku enaikash ninye anainyiangishore paamanap , paatumoki atanapa inoonkardasini amu kenapai ata eba eneba. Wore sii enkae eware, wore impisai oosururuni, naa kesieki aimin ashu elelek edoyio too mbeniak arashu toosurkualini, alang impisai oonkardasini, naa iindim atanapa nkolongi kumok itu naa aikata iminie. Neeku enaikash enainyiangishore impisai oosururuni paa atumoki atanapa inoonkardasini tenkaraki naa kuna sababuni are.

Ore entoki nadolita teneweji naa esiai enkisuma najii ene new curriculum aa nchere enkibelekenyata enkisuma. Naa ore enaa anadolita nanu tena naa ore ena new curriculum natii ena picha naa enaji ene two-six-six- three. Mokire aa enapa ee eight -four -four nikipayie. Naa ore naji einko peyie etumoki ena siai aibelekenyayu toonkoling'i naa aisidai teneeta serikali mpesai naitosha ena siai peetumokini ataas ibelekenyat nanare duo neesi. Na ore si enkae naa kisidai ake teniteng'eni ake irmalimuni ateng'en naa ikibelekenyat nayaua enkisuma etenakata pee etumokii sii ninche airiamarie mabadiliko naetuo naa olosho.

Ore entoki nadolita tena pisha, nadolita entasat ilpayian, loogira aishooyo entoki naji pads aisho inkera e sukuul. Naa enetipat ena bae tenkop pooki arashu dei ninye temurua natii nanu, amu eas intokitin kumok, ore ena dukuya naa keisaidia naduo kera selenken pee etum aetu sukuul, neiredus naa entoki naji absenteeism amu, elelek naaji meidim enaduo kerai aitabaiki isentei nainyang'uni ena pad, neaku Kore naapa olkekun oima ena siai e periods neibidi naa peeton tiang' amu meata naa isentei nainyang'unye nena tokitin. Ore sii enkai e are naa keiteng'enishoi enooshi kata egira aishooyo kuna tokitin naji pads neaku naa ore pee eishoori Kuna tokitin naji pads ore sii ninche iselenken nemeitoki aureisho amu kedol naa sininche ajo entoki e maana ashu entoki oshiake nagira aata, neaku meitoki sii ninche adol aibu amu edol anaa process naimaa intangilen.

Ore entoki nadolita tena pisha, adolita ilukunguni kumok, naitodolu naa nchere, ore ena naa eramatare oo ilukunguni. Naa ore eninko oltung'ani pee eyiolou eramatare oo ilukunguni, naa ing'as ninye aiteng'en ninye matayiolo esidano o ilukunguni, a nchere ore ilukunguni naa keisho iyiok endaa nekinya, najo ilashumba ore inkirik e elukungu ashu inkiri naiboor amu neija eji, naa kenyor ashu ene tipat oleng' tosesen loltung'ani. Neitoki sii duo aaku imir inaduo kukui nitum impisai, niasie inkulie baa ashu eramatare olmarei lino, neaku naa ore pee eyiolou tipat eramatare oo ilukunguni ashu esidano o nkukui, nintoki aiteng'en metayiolou inkabilani o nkukui naatai, amu eatai inkukui o ilmayai, neatai inoonkirk ake, neatai naa inaas Nena pokira, ore pee eyiolou aina ashu inkabilani, nintoki naa aitamok eneiko pee eramat naduo kukui, ometubulu, o eneiko pee epik sokoni.

Kaikumok isukulini e shumata, naiteng'enishonesiai oldakitarini loo nkishu. A nchere keji tenkutuk o ilashumba veterinary ,naa ore isukulini e shumata kumok naa ore tiatua enaduo sukuul nabo, neatai entoki naji faculty ashu department o nkisumani napaasha. Neaku naa ore ena Siai e veterinary ashu ildakitarini loo nkishu, nelelek itumie isukulini kumok e shumata naijo, University of Nairobi, etii ake siininye Egerton university, netii Kenyatta university, netii Mt Kenya university, netii ake inkulie kumok naiofa ashu naishooyo ena natii ena department naaji ene faculty e veterinary.

Ore ilkeek le biitia, naa itumie inwuetin kumok, alimu wuejitin uni niindim ainotie. Indim ainotie sipitali e serkali, niindim ainotie sipitali e private Kuna naa o iloopeny, hoo duo naa itum te bei nagol amu inyang'u naa. Nintoki sii atumie NGO's Nena naa e AMREF, netii sii enkai naji ene CCC aa nchere comprehensive care center. Naa ore enaiko laduo keek pee eas esiai, naa ore ake pee etum oltung'ani biitia tiatua osesen, ore ena virus naji HIV, naa kelo neitadoiyo ashu neitanana immune system naji T cells naa ninye naarare imoyaritin to sesen. Ore naa ake pee eitadoiyo ena virus AIDS, ne nanau naa metaa meidim osesen aibooi imoyaritin, naa ore eneiko kulo keek le biitia eneiko pee eas e siai, naa keng'asi ninye aitasheyie Ina virus e HIV, pee meitoki aisho aaku kumok to sesen, neitoki sii aitadoyio engolon ena virus ashu aitadoyio entoki naji viral load. Ore sii enkai e uni, nekisaidia kulo keek aitadoyio ena virus pee etumoki Tcells a.

Adolita intare ashu inkinejik, natii atua olale ashu atua eng'watata. Naa keitodolu naa nchere eramatare oo nkinejik ena, naa ene tipat oleng' ena siai oleng' te emurua aang' ashu te wueji natii nanu, amu eas are eramatare oo nkinejik. Ore ene dukuya, ekinjo endaa amu iyieng' ninya inkirik, neitoki sii aaku ore kule naa inak ninosie endaa arashu dei ninye ore olkekun limiatata endaa niokioko nipukorierie. Ore sii enkai e are naa indim atimira naduo kinejik, nitum impisai kumok niasie isiaitin kumok olmarei lino, neaku ene tipat oleng' eramatare oo nkinejik amu ekidumu anaa oltung'ani.

Ore intokitin nadolita tena pisha, naa keng'asi ninye aaku adolita embilding' naigero ajo Sinai out patient rehabilitation center, naa ore oshi rehabilitation center naa ewueji naaji nilo oltung'ani aigil airikaf, ashu ashuku indamunot inono, iimaye inchidai naaji naijo eokoto olkeek litook naaji nilakino atapala, ashu niaki addictive oleng',arashu dei ninye ilo ake aeng'ieng'ie elukunya tenkaraki indamunot ningira aimaa makewan. Naitoki sii adol ildakitarini oitashe te boo Ina mulango ena rehabilitation center, nadolita sii ninche intomonok are nemeeta ilkilani oiboor, meitadolu naa duo ajo ninche duo patients amu ore kunda kulie pooki neata ilkilani oiboor o ildakitarini. Neaku naa keitodolu ajo Kore Kuna selenken are, naa ninche naetuo airikafa nagira aimaa naa sininche te maisha enye. Naa ore sii ena rehabilitation center enaitodolu ajo ene outpatient ilotu ake oltung'ani nekinteng'eni toldama misima kake mirag, nishuko alo ang' ainoto enkoitoi ashu kitutayioki.

Ore tena pisha, adolita inkishu kumok natii olchamba, nadolita sii ninye ewueji naijo ilpaek etekesaki, neaku naa peyie etipikaki inkishu pee epuo aanya. Naa ore entoki nadamu tenadol ena, nadamu enkata nikiunito ilpaek, nadamu sii enkata nikiitekesa, nadamu sii enkata nikitipika inkishu meshomo aanya iladuo paek likindipa atekesutu.

Ore entoki nadolita tenewueji nadolita engarri enoshi naya iltamoya naji ambulance nadolta sii tedukuya ambulance olkontena oirragita naitodolu naa nchere ajo elelek etaase esiai eajali tenewueji. Naa ina naa nchere pee idolita ambulance peelotu akuatie laduo tung'anak laatabatate aya sipitali minoto matibabu etenetu eitanyamal ilbaa. Neaku ore entoki nadolita nanu tene arashu naidim atolimu nagira aasa naakajo esiai eajali natupukuo, neaku ina piidol ambulance eitashe eepuo aya laduo tung'anak peekuatie sipitali.

Ore ene dukuya , nadolita inkera natii darasa aisuma. Neaku naa keitodolu ajo esiai enkisuma o nkera. Naa ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa ejo oshi ilmaasai ajo ore enkishon naa kemisimis nedooro ,a nchere, miyiolo oltung'ani inaatii dukuya. Naa ore naaji ena misemo oleng', nenarikino ashu nenare esiai enkisuma o nkera, amu aisom oltung'ani enkerai, neisuma enaduo kerai tosina o metubulu o meidipa sukuul, nelotu taisere aaku oltung'ani le tipat too inkoolong'i napuonu. Neaku ore entoki nalotu indamunot aainei tenadol ena pisha enkisuma o nkera, naa kadol iltung'ana le tipat le taisere.

Ore entoki nadolita tena pisha, naa kadolita entoki naji enkisambuare arashu eunoto ashu farming . Naa ore entoki naitiship tenaduo siai, enkiremore olchamba naijo ena, naa adolita ilpaipi egirai apik intana too inaduo dakin naunitoi, neaku keutu naa ajo keiteleleki esiai tenaduo shamba, amu keitook ena paip enaduo daa pookin metubulu, nimintoki aatau esiai nibukoki enkare arashu niboloki ilmutaroni makewon, neaku teknolojia sidai naa ena, naa keitiship amu keitelelek esiai ino ingira aunisho.

Adolita oshi taa too iltung'ana le biashara, eata enkoitoi e biashara nalakieki services ashu nilakie oltung'ani naduo toki ninyang'ua, tewueji naji ene pochi la biashara, a Kore taa pochi la biashara naa enkoitoi e empesa naitobir oladuo biasharai peyie etumoki aiteng'ela ashu aiteng'ela iropiani enyena e biashara o iropiani enyena e makewan. Neaku ore ake duo ipikita inampai enyena e empesa, ore nena nampai e biashara nemeetumo arashu ewueji tofauti etii o nooshi enyena naitumia, naa ekeisaidia naa ena amu elo ninye neinyangu olkastomai entoki, kake te empesa eata impisai meata kash.

Olee meeta taa naji enaiko oltung'ani letaa naa etagorokine entoki natalang'a yiook nigira duo apuo ainyang'u kake aliki sii enetaase amuu meeta nooshiake oltung'ani lemepong' nerikinisho taadii sii ntokitin. Neaku tenetalang'a yiok entoki nikigira duo apuo ainyang'u netagore oltung'ani, naa kaitobiraki ake tenkoitoi sidai naa ajoki ketalang'a yiook ena nikinyang'atua sii naduo kulie pookin. Neaku naa eitu kiwotuki aing'uaa ketalang'a ake yiook amu kelang'isho sii ntokitin.

Eeh kaidim atolimu naa ore entoki nagira aasa tenewueji, asolita inkishu sasi naagirai aitadou tengarri naitodolu naa nchere ajo enkolong' olameyu etiiki, ore naa kuna kishu naa najo naatudumuaki aaya aikop arashuu enkang' e taun pee epuoi aitoti tinakop. Nadolta naa nkulie nairragaa tenkop naitodolu naajo naidipa nenaa atuata, ore kunda nagiraaitadoi tengarri naa kesasin sininche oleng'. Neaku naa esiai onkishu sasin etii kulo lewa egira aitadou tengarri.

Ore naaji tanaing'oru ltunganak oas esiaai emirare naa kenarikino ake tinigas aikilikwanishore sii ninche aa inchere interview peyie iyolou naa netabaite sii niche te nkisuma naa kaa ing'eno eata enkisuma naisaidia sii ninye enasiai ino emirare, nintoki aikilikuanishore naa tenaa keta ujuzi arashu etaasa siatin apa te dukuya ninkilikuanishore ajo kaji apa eikunatie ninkilikuanishore sii ngolikinot naimatie apa easita iniaa siaai nintoki alo aikilikuanishore eneikuna apa peemirishore arashu peishinta nena golikinot apa naimaa easita naa ina siaai emirare, naaku aisiadi ake iningilikuanishore eladuo tungani peyie item niyiolou sii ninye enaikununo peyie itumoki aitaaririyana ashu iyolou naa sii ninye enkariyano enyee.

Kore naaji tenaiko tenautaa olchore lai arashu naa enchoretaii naloto arashu naipotokaki esiaai naa kautaa too nkoitoii kumok, naa ore enkoitoi edukuya naa kangas auitaa aliki eneukari arashu enaiko tenelo aiaddress keon te dukuya laduo tunganak aainchere ore tenikimpotokini esiaai naa lasima piata entoki najii interview naa kingasi aapo aikilikuanishore peedoli tenaa indimu enaduo esiaai enaa ira oltunganu onarikino peetum inasiai, naa ore enkoitpi naidim atuutarie naa esidai ake anautaa ajoki meishopoi naa enkoitoi naitadolu enkanyit nelo sii aaku oltungani leneeta ourioti aa inchere confidence neeta sii maswali naa lasima sii pee aitaariyan sii ninye peelo eyiolo ajo kelo neikilikuani, amu ore esiaai pookin naa kelo nikintamaai peeyiolouni enunkununo te ntabiya neyiolouni engeno neba anaa nieta naaku esidai ake tenilo itanape naa too kuna pookin.

Ore entoki nadolita tena picha naa kadolita emalimui natii dukuya e darasa egira aisum inkera kutitik. Naa ore entoki nalotu indamunot tenadol ena picha naa nchere kaitadamu sinanu ewueji naing'uaa enaa oltung'ani amu enaoitoi opa siyiok kiimutua kira kutitik ematubulu nikiindip sukul empaka tenakata ewueji nikitii kigira aing'oru isiaitin arashu kitii siaitin. Neaku ore enadol naduo kera kutitik egira aisuma naashuku sinanu siadi oleng' nadamu nenaatitin apa sinanu natii ewueji naijo ene.

ee idim aitumia enkadi e visa arashu najo ilashumpa visa card airiwai iropiyiani inkwapi eboo. amu ore ena card naa iidim atalakie intokitin arshu goods nidim sii atalakie services ashu isiatin nikitaasakaki, naaidim ake aitumia ena kadi aitayunye mpisai ai withdraw. neeku ore ena kadi e visa naa idim ataasie esiia pookin eboo arashu ata ninye internal transactions.